Mũcere wa waru na nyama, na hĩndĩ ĩyo ũcirugĩte kando kando. Kwoguo wambaga ũkoya ũgakia mwaki waku, ũgekĩra maaĩ thaburia ma mũcere okorwo nĩ mũcere ũkwambĩrĩra gũtherũkia. Ũgacoka ũkoya mũcere waku ũgathima na kĩrĩa ũthimaga nakĩo. Okorwo ũthimaga mũcere gĩkombe kĩmwe, ũgaitĩrĩra mũcere gĩkombe kĩu kĩmwe harĩa maaĩ-inĩ matherũku. Na maaĩ marĩa maratherũka no nginya makorwo me ikombe igĩrĩ. Kwoguo waitĩrĩra mũcere gĩkombe kĩmwe, ũgatherũkia na maaĩ ikombe igĩrĩ. Nyingĩ nĩ ũkaga ũkongerera tũmaguta hanini nĩgetha mũcere ũkĩnyoroke wega, na gacumbĩ kwa, kana gacumbĩ gatarĩ kaingĩ nĩgetha ũgĩkorwo na kamũcamo. Hau ũgacoka rĩu ũgĩtiga mũcere waku ũgĩtherũka, nĩguo ũgathiĩ ũkambia kũũa waru. Ũgaciũa nginya irĩa cikũigana. Nyama yaku ũkoya ũgatinangia nyama wenda ũkamba ũkamĩtherũkia nĩgetha rĩu watinangia gĩtũngũrũ, wĩkĩre maguta, wĩkĩre nyanya ciaku kana indo irĩa ingĩ ũrekĩra okorwo nĩ kĩndũ ta hoho, ũciĩkĩre hau. Wĩkĩre nyama ciaku ũkarange wega thutha wa gũtherũkia. Nĩgetha ũcoke wĩkĩre waru hau. Ũcirigarige na kamwaki kanini, mwaki ũtarĩ mũingĩ. Ũcirigarige ũguo ũgekĩra gacumbĩ, ũgĩkĩraga royco okorwo nĩ wĩkĩraga. Ũgĩkĩraga kĩndũ gĩgũĩtwo tangawithi okorwo nĩ wĩkĩraga. Nĩgetha ũcoke rĩu wĩitĩrĩre maaĩ nĩgetha hakĩgĩe na gathubu nĩgetha wĩihũrĩre andũ.

Ng'ondu nĩ njega mũno ũkĩrĩithia. To rĩrĩa wĩna ng'ondu nĩ, no ũgĩthiĩ ũkaracĩrie mũtumia waku tondũ ng'ondu ici no cio ũkuoya ũthiĩ ũkakĩmũgũre nacio. Kũndũ gũkũ nĩ kũroneka nĩ kũroneka, ũngĩona kũndũ kũrarĩmwo ng'ondu, nĩ kũndũ kwĩna heho mũno. Na kũndũ gũkũ okorwo ndirahĩtia no ũkore nĩ kũũrĩa mwena wa Nyandarua, tondũ nĩ ndĩrakĩona irĩma irĩa nĩ tarĩ irĩma irĩa cia kũũrĩa Aberdare. Na kwoguo nĩ gũkoragwo kwĩna heho mũno nĩ ũndũ wa kĩrĩma kĩu. Na nĩ kũmeraga indo wega, to nĩ ũrakĩona gũkũ guothe ona kũhana ngirini. Nyeki, mĩtĩ, kĩndũ gĩothe kana nĩ kũroneka nĩ kũruru. Na nĩ kũndũ kũngĩkorwo kwĩna ũrĩmi to kũu nĩ marĩmaga waru, makarĩma mboga, makarĩma matharũ, makarĩma minji, makarĩma nyamũ ciĩho ciĩtagwo mboco cia noe. Na kwoguo nĩ marĩmaga indo nyingĩ mũno, na nĩ makoragwo na ũrĩmi mwega wa biacara. Kwoguo ona mbeca nĩ makĩonaga kũgerera njĩra ya kũrĩma. Kũndũ kũu gũtirĩ thĩna, nĩ kũndũ kũrĩa andũ ahoreri, andũ atugi, andũ atugani. Na kwoguo ũgakora atĩ, andũ aya nĩ makoragwo maikarĩte mĩtũrĩre mĩega, mĩtũrĩre onakorwo matirĩ na mbia mũno, nĩ mĩtũrĩre matarathĩnĩka, kana mataratangĩka tondũ mena kĩrĩa gĩothe marabatara. Okorwo nĩ maaĩ kũũrĩa makoragwo me maingĩ. Nginya ũkĩenja irima ũkoragwo maaĩ kana nĩ rĩihũrire.

Kĩndũ kĩrĩa kĩangenia haha gĩ kĩa mbere nĩ mũhiki. Tondũ haha nĩ ndĩrakĩona hena nyarari, nyarari njega ma, nyarari yũmbĩtwo yombĩtwo kwĩ mũthenya ĩno. Na koguo, nĩ ndĩracoka ngona hena rũũĩ, hena rũũĩ rwĩna maaĩ. Na koguo rũũĩ rũrũ, gũthiĩ rũũĩ nĩ kwega mũno, tondũ nĩ kũhoreragia meciria. Tondũ nĩ ndirikanaga ndĩ mũciĩ gwitũ, ndathaga rũũrĩ rwĩtagwo rwa ndarugũ. Na koguo rũũĩ nĩ rũkoragwo na mahiga manene mũno, mahiga mũngĩhota kũrũga kuuma ihiga rĩmwe nginya rĩrĩa rĩngĩ. Na kũu kũu nĩ kuo ndathiaga rĩrĩa ndaigua ta ndĩ mũnogu mũno, kana ndĩrenda kũhorera ndĩ nyoike, ndaikũrũkaga kũu rũũĩ ngathi ngaikara kũu. Ũgathaka na maaĩ, no wĩtubĩre hanini. Ũkoya mahiga ũgĩikagia mwena ũrĩa ũngĩ wa rũũĩ. Na koguo ũgakora atĩ nĩ ũrahota kũhoreri meciria mũno. Ningĩ nĩ kũndũ kwega. Rĩrĩa andũ mamũcerera, ta rĩu andũ a Nairobi mangĩũka kũũrĩa gĩcagi, nĩgetha matigatinde mamboekete, mũndũ amatwaraga kũu rũũĩ, nĩgetha magagĩthi onao magatubĩra kũu makĩroragĩra mahiga mau maraihu, mahiga mararĩra maaĩ. Ũhoro wa, kana ũhoro wa mĩũmbĩre ĩrĩa ĩkoragwo gũkũ thĩ nĩ ĩkoragwo ĩĩ ya mwanya mũno, na nĩ ĩhotaga gũgũthomithia, kana nginya ũkona maũndũ marĩa wathomaga marĩ o kũu, nĩ ũramakora kuo kũũrĩa rũũĩ.

Ndirĩ ndakuo nĩ meeri, no nĩ nguĩtwo nĩ gatarũ. Na gatarũ ndakuirwo kũũrĩa iria-inĩ rĩa Naivasha. Na rĩu kũu warĩha gatarũ nĩgetha ũkuo, no ũkuuo nĩ gatarũ ga gũthiĩ gũtega thamaki. Mũthiĩ ũmateithie gũtega thamaki, na nĩ ũkonoga mũno, to wĩra ũcio ndũrĩ itherũ. Nĩ mũgũthianga, mũũrũre, na gatarũ nĩ ũrakĩmenya ti kanene, na gatikoragwo na itĩ njega ũguo. Na koguo mũkũrũra mũgĩtegaga thamaki, mũgĩikagia neti. Na nĩ wĩra ũnogagia mũndũ mũno. No ningĩ ũngĩgĩthiĩ gũkuuo nĩ gatarũ gaka ga gũthiĩ gũthungũkio, nĩ gakoragwo na tũtĩ twega, onako nĩ kanguĩte. Na koguo ũgakora atĩ mũrathiĩ kũũrĩa kũrũra iria-inĩ, kũndũ ũtarona mũico. Na rĩu kũũrĩa nĩ ũkoraga, nyamũ ici ciĩtagwo eeh hippo. Na nyamũ icio nĩ ikoragwo ii nene mũno, na ciikaraga kũũrĩa maĩ-inĩ. Na koguo nĩ ũkoraga ũragera harĩa cirĩ, ciĩ nyingĩ mũno. Hena nyamũ icio ta igana rĩmwe rĩa fifty. Na mũndũ nĩ aiguaga guoya mũno, nginya nĩ ambagia kũinana. Na nĩ ũraigua imwe ikĩrarama, na nĩ ũrona imwe cikuhĩrĩirie gatarũ kau nginya harĩa ũrĩ. To nĩ gatarũ ka injini, nĩ cirageria kũũra hanini. Na koguo ũgakora atĩ nĩ ũraigua guoya mũno. Nginya guoka rũhuho, ũkona hau mũngĩgũa, kana gatarũ kau kagerie kũinamana inyuĩ mũrĩ ũhoro wanyu nĩ wathira, na nĩ mwariganĩra na nginya mũtikoneka to...

Ndĩreciria ũhoro wa Nairobi, tondũ kũrĩa Nairobi nĩ kũrĩ mĩhango mĩingĩ mũno. Koguo nĩ ũtũnganaga na andũ aingĩ, makiri ma andũ magitũngana kana makĩhĩtũkana magĩthiĩ kũndũ na kũndũ. O mũndũ arathiĩ mĩhango yake. Nĩ ũkoraga o mũndũ arathiĩ stage yake akoe ngari cia gũthiĩ kũrĩa aikaraga. Kana mũndũ ũcio ta rĩngĩ nĩ gũthiĩ athiĩ kũgĩra mĩrigo ya gũthiĩ kwendia kũrĩa aikaraga. Ũguo ugakora atĩ kwĩna andũ aingĩ mũno na biacara nyingĩ mũno cirahũrwo kũu nĩ ũndũ wa andũ kũingĩha. Ningĩ haha nĩ ndĩrakĩona hena mbathi, mbathi igĩrĩ nĩ irĩa cia tene irĩa citũire gũkũ. Ningĩ haha nĩ ndĩrakĩona hena mbathi ya ngoroba ĩno nĩ mbathi yarehirwo nĩ project yambĩrĩirio nĩ mũgathe ti Ũhuru Mũigai wa Kenyatta. Arehire project ĩno ĩtagwo ya BRT. Mbathi ici cibatiĩ cikue andũ kuuma mwena wa Thĩka gĩthiĩ Nairobi na mĩena ĩngĩ. Na kwoguo ũgakora atĩ nĩ yarĩ ĩnyihanyihie mũrũrũngano kana mũhatĩkano wa andũ na ngari. Ningĩ jam gũkũ taũni nĩ cikoragwo ci nene mũno. Mbathi ĩno yarĩ na mwĩhoko twarĩ na mwĩhoko atĩ nĩ ĩkũnyihanyihia mũhatĩkano ũcio wa andũ na ningĩ nĩ ĩkũhonokeria andũ mathaa. Tondũ mbathi ĩno yatuĩkaga egũtigĩrio bara yake nĩgetha ndĩka...

Ici nĩ ng'ombe cirekereirio kũũrĩa rũriĩ cithiĩ cikemathĩre. Kana cikeyethere nyeki cikĩrĩaga. Njĩra ĩno nĩ njega mũno, tondũ ũngĩkorwo wĩna mũgũnda mũnene wa kũrĩithia ng'ombe, kana ũngĩkorwo wĩna mũgũnda mũnene ũtareka ũndũ, no ũhote kũrĩithia ng'ombe nyingĩ mũno, tondũ tiwe ũrĩcituagĩra. Ũrĩcerakagĩrĩria cigathi kũũrĩa rũriĩ, nĩgetha cithiĩ kũu, ciĩmathĩre cio ciene. Cioka ũgũcihe tũirio tũrĩa twa nduka-inĩ, na cikahota gũkĩruta iria, ũgakahota gũkama iria rĩingĩ. Na kũguo, gũkorwo wĩna mũgũnda mũnene nĩ kwega mũno. Ningĩ ũngĩkorwo ndũrĩ na mũgũnda mũnene na wĩ hakuhĩ na mũtitũ, no woe ng'ombe ciaku ũcitware kũũrĩa mũtitũ. Cirĩe kũu. Na ũngĩgĩcitwara mũtitũ, ng'ombe cikarĩa kũu, no nginya ũciohe mbugi, tondũ nĩ ndĩrona haha hena ng'ombe ĩmwe ĩna mbugi. Mbugi yohagĩrĩrio haha ngingo-inĩ, kana kũũrĩa magũrũ nĩgetha ng'ombe ici ona ciathiĩ kũũrĩa mũtitũ, wĩ handũ hanene nĩ ũkũigua cigĩtembea, tondũ mbugi icio nĩta ngengere ĩrathiĩ o ikĩgambaga. Koguo nĩ ũkũhota kũmenya ng'ombe ciaku ciĩ hana, tondũ no gũkorwo ciĩ handũ hanu nĩ ũracigua no ndũraciona. Ũcio nĩguo bata wa mbugi. Ningĩ kũrekereria ng'ombe ũũ, nĩ citũnganaga na mahuti mĩthemba mĩingĩ, cigakĩhota kũrĩa nĩgetha cikagĩa na riri. Ũkona ng'ombe icio nĩ thaka, ikanora, ikaruta iria rĩingĩ. Okorwo nĩ ndegwa ĩkanoro makĩria ũndũ ĩkuuma...

Gũthondeka irima rĩa mborera ti ũndũ mũrĩtũ. Tondũ kwenja irima rĩu no ũrĩthondeke ũrĩa rĩbatĩ ũrabatara ũkorwo na hũma, kana ĩĩ ũkorwo na hũma, icembe, banga na ũkorwo wĩna gĩciko gĩa gũkĩruta tĩrĩ tondũ hũma nĩyo ũgũkorwo ũkienja nayo hamwe na icembe, banga nagwo nĩ wa kũnyorokia kũrĩa mĩena kana kũrĩa mĩico-inĩ ya irima, nakĩo gĩciko nĩ gĩa kũrũta tĩrĩ kũma irima ũwĩikie na nja. Warĩkĩa kwenja irima rĩu okorwo ũrenda irima ria buti inya, warĩkĩa kũrĩenja ũthĩi ũgũre iratathi ria nylon nĩgetha iratathi rĩu ũrĩare wega ũrĩikitie irima ũndũ rĩtagũkorwo rĩna karima ona kamwe kana rĩtigakorwo rĩ itũrĩkũ, nĩgetha wĩkĩre nĩgetha wĩkĩre mahuti makũ harĩa marĩa ũrakĩenda mahĩe okorwo nĩ makoro ma waru ũrenda mborera ya makoro, ũrenda mborera ya nyeki, ũrenda mborera, o ĩrĩa mborera ĩrĩa ũrenda wĩkĩra harĩa ĩratathi-inĩ, iratathi rĩu nĩ rĩkũruga, rĩkarũga mahũtĩ mau ũkongerera tũmaĩ rĩkaruga mahuti mau mothe makaiguana magabutha na nĩ wamenya nĩ maĩngĩ kwa ũgũo me gũbutha na njĩra nyĩngĩ mũno na nĩmegũkorwo me mabuthu biu nĩ undũ wa nĩ mahuti ngorani na mothe makũite indo ngorani. Koguo ona ũhotekeku wa gũbutha naihenya wĩ igũrũ mũno no ogakorwo ũtũrĩte mborera.

Rĩrĩa mwĩna mĩbango ta ya ũhiki, mĩbango ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩĩ mĩritũ mũno, na no nginya mũmĩbange ũndũ ĩgakorwo ĩgacĩrĩte. Ũndũ ũhiki ũcio okorwo nĩ ũhiki, ũgakorwo wĩ mwega, ũndũ gũtagakorwo kwĩna kĩriga kana kwĩna kĩriga kĩa maũndũ ũrĩa mabatiĩ materebwo. Na kũguo no nginya, mũkorwo mũũbangĩte mũno mwĩna indo ciothe irĩa mũrabatara nĩgetha ũhiki ũcio wĩkĩke na ũgacĩre. Koguo andũ nĩ makoragwo makĩrĩo nĩ ciongo mũno nĩ ũndũ wa mĩbango ĩyo, to nĩ maramaka nginya kana andũ nĩ magoka kũrĩa ũhiki. Na koguo nĩkĩo gĩtũmaga andũ makorwo marĩ akenu thutha wa ũhiki. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mau mothe makinyanĩra, hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa mekũnyitithanagio, makĩnyitithanio na magĩtuĩka atĩ nĩ megũtũrania hamwe, ũndũ ũcio andũ nĩ maiguaga maũkenereire mũno. Tondũ nĩ marendaga ũgacĩre, tondũ ũngĩrakĩregire kũgacĩra na nĩo maratindĩte mabangĩte, nĩ ũndũ ũgũkorwo wĩna kĩeha, mũkarigwo ona mũgũĩkaga ũguo nĩkĩ. Na koguo ũgakora atĩ andũ nĩ makorwo mena kĩeha kĩnene mũno. No rĩrĩa wagacĩra, andũ acio nĩ gũkena makenaga. Rĩrĩa kwaruguo irio ciaigana, rĩrĩa gwakorwo kwĩna ngari cia gũkua andũ kũmaruta kanitha-inĩ kũmatũara mũciĩ nginya arĩa angĩ mĩciĩ-inĩ yao, ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno na mwega.

Ũhoro wa irio nĩ mwega mũno. Nĩ wendaga gũbacĩrĩrwo na njĩra nene tondũ, gũteanga irio ti kwega rĩrĩa andũ angĩ marararĩra. Na koguo niĩ okorwo nĩ irio, nĩ ndĩcigaga wega, nĩ ngoragwo ngũrĩte tũcuku twa kũiga irio. Okorwo nĩ gacuku ka mũtu, ndĩrekĩra mũtu. Okorwo nĩ gacuku ka mũcere, ũgekĩra mũcere, okorwo nĩ gathuku ka cukari, cukari ũgaikara gathuku-inĩ ga guo. Macani o taguo na indo irĩa icio ingĩ ũrahũthĩra harĩa, kana kũruga. Na koguo no nginya ũkorwo wĩna mũbango mwega nĩgetha irio icio itaigathũke. Gũtuĩke nĩ gũcite ũgũte ũgũcite ona ũtarĩ ũraruga. Ningĩ nĩ hendaga okorwo nĩ ũramenya atĩ, ndũwĩ ũrĩa ũbatiĩ kũruga irio ciaku, nĩgetha ndũgakĩruge nyingĩ makĩria ũkore nĩ ũracite, ũbatiĩ ũhũre mathabu maku wega, ũmenye, kĩndũ kĩrĩa ũrabatara. Okorwo he mũthenya ũmwe, okorwo nĩ mũthenya wa mwambĩrĩrio, okorwo ũrenda kũrĩa ngima, ũmenye ũrarĩa ngima ĩigana atĩa. Nĩgetha ndũgakĩruge ngima na mũtu nuthu ũcoke ĩyo ĩngĩ ndũkamĩrĩa rũciũ ũmĩte. Ningĩ nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria gũte irio, ta rĩu no ũruge irio ira, na citinathira na nĩ ũrenda gũcirĩa ũmũthĩ, na nĩ wakĩmenya ngaci kana mwaki wa ngũ ndũkũhota gũcihiũhia wega. Nĩ ũgũraga macini ciĩho cirehetwo nĩ tekinoronjĩ ciĩtagwo microwave. Macini icio cihiũhagia irio na thitima, na nĩ cihiũhagia wega.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrandirikania kana ũkanyonia atĩ, ũrĩa tekinoronjĩ ĩthiĩte na mbere. Tondũ kahinda keho gũtiarĩ na ũhũthĩri wa thimũ, gũtiarĩ na ũhũthĩri wa gũtũma mbeca ũkĩhũthĩra thimũ. Atĩ no ndũmĩre no njoe mbia njĩkĩre thimũ-inĩ yakwa ndũmĩre mũndũ wĩ kũũrĩa Nanyuki wĩ Nairobi. Na kũguo ũgakora atĩ, tekinoronjĩ nĩ yũkĩte kwagĩrithia mũno thimũ ici cirehetwo, nĩ yũkĩte kũhũthia maũndũ. Atĩ wĩna mbia ndũrabatara gũtinda ũkĩoya kana ũkiuma kũrĩa wĩikaraga, nĩgetha ũgĩre mbeca icio, no kũmũĩra ũkũmũĩra ũrĩa wĩna mbia ciaku agũikĩrie na thimũ yaku. Na koguo ũndũ ũcio nĩ mũndũ mwega na na nĩ ũhũthĩirie andũ mũtũrĩre mũno, na ũkahonokeria andũ mbeca. Ningĩ nĩ ndĩrakĩona mbica ĩno nĩ ya tene, tondũ mbeca ici ndĩrona haha nĩ mbeca irĩa twahũthagĩra mĩaka ĩho mĩthiru. Na mbeca ciokire kũninwo nĩ mũgathe ti Muigai wa Kenyatta. Na ndĩrakĩona nginya gathimũ gaka, tũthimũ tũtũ twarĩ ho mĩaka ĩyo ya nahau kabere. Thikũ ici andũ marahũthĩra thimũ cia kũhutia na kaara. Matirahũthĩra thimũ cia mbatoni mũno, kana cia gũtinda ũkĩhihinya, no kũhutia. Kana ũkamĩarĩria ĩgeka ũrĩa ĩreka. Koguo nĩ ndĩrakĩona atĩ, nĩ tumite haraya mũno, tondũ ũhoro ũyũ, kana mbica ĩno nĩ ya kahinda kahetũku na maũndũ marĩa me kuo thaa ici, nĩ macenjetie mũno.

Haha nĩ harakĩoneka hena biacara, tondũ hena mũhũri wa biacara nĩwe mũndũrũme, na hena mũgũri kana ũrĩa ũraheeo motungata thĩiniĩ wa biacara ĩno nĩe mũtumia ũyũ. Na kũguo haha nĩ arakĩonaka aratũmĩra njĩra ya M-Pesa ya kũruta mbia thimũ-inĩ. Na kũguo nĩ arakĩoneka nĩ arutĩte ngiri cigana ũna. Ici nĩ ngiri kuuma ĩmwe, igĩrĩ, ithatũ, inya. Nĩ ngiri inya ciothe. Na kũguo haha, mũhũri ũyũ wa biacara, kana mwena M-Pesa ĩno, rĩrĩa andũ mararuta mbia hau, nĩ arĩhagwo nĩ andũ a Safaricom. Ũgakora atĩ nĩ akĩhota kwĩyandĩka, tondũ nĩ arakĩhũthĩra motungata maya Safaricom ĩrehete, ma kũhũthĩria andũ mĩtũrĩre. Kũguo akarĩhwo nĩ ũndũ wa kũheana motungata mau. Ningĩ ona mũtumia ũyũ nĩ aroneka nĩ akenete mũno tondũ, rĩrĩa tekinoronjĩ ta ĩno ya motungata ma thimũ mauma, andũ nĩ mamahũthagĩra, nĩ mahũthagĩra mũno na makahũthĩrio mĩtũrĩre nĩcio. Na kũguo motungata maya, nĩ matuĩkĩte kĩguni mũno, kuuma rĩrĩa mambirie nginya thaa ici, mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno nĩ ĩcenjetie. Nginya bũrũri ũgacenjia, maũndũ magathiĩ macenjetie mũno magakũra. Ningĩ nĩ ndĩrakĩona nginya mbeca ici nĩ irĩa cia nahau gabere, na ciacenjirwo nĩ mũtongoria witũ ti mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta, nĩwe wokire nacio agĩcenjia.

Haha hegũkorwo hena biacara ĩgũthiaga na mbere. Na ti biathara ya mbeca nini tondũ ngĩrora nũti ĩno ĩmwe yohetwo haha, ti ya mbeca nini no ũkore ĩyo nĩ mirioni ĩmwe yohereirio hau. Na andũ aya thutha wa gũkĩhũra biacara, nĩ marakĩoneka nĩ megũkĩte na kamacini nĩgetha matare mbeca ici. Tondũ kamacini gaka, nĩko gataraga mbia, gagatara mbeca. Nĩ gataraga mbeca wega kwĩ mũndũ. Nyingĩ nĩ kahotaga mbeca ĩrĩa njũru. Okorwo hena mbeca njũru gakeheria. Kũguo nĩ ũkoraga macini ĩno nĩ njega mũno na nĩ ĩteithagia andũ aya mahũraga biacara nene nene cia mbeca nyingĩ makahota kũmenya kana nĩmarahenio, magakorwo mena ũma, atĩ mũndũ ũcio nĩ arahota gũtara mirioni ithatũ naihenya, na ndagĩka ĩmwe. Tondũ mirioni ithatũ ũngiuga nĩ gũtara na moko nĩ nĩ ũkuoya mahinda maingĩ mũno, na nĩ ũkũnoga, na no ũhĩtie. Na macini nĩ wakĩmenya itihĩtagia. Kũguo nĩkĩo mendaga kũgũra macini ici nĩgetha magathi magatarĩrwo mbeca ciao wega. Na macini ĩno o rĩngĩ nĩ ĩroraga mbeca irĩa njũru o ũrĩa ndauga. Na kũguo ĩgacieheria. Kũguo mũndũ ũyũ ũranengerwo mbeca ici ndegũkorwo ahenetio. Egũthiĩ ena ũũma wa maũndũ mothe. Na agĩkora mbeca njũru kana akore mbeca icio nĩ njũru, abatiĩ athiĩ borithi, athitange mũndũ ũyũ to nĩ aragĩthũkĩria thirikari rĩtwa na bũrũri.